Chiemo ni ng'ato nya chame mae en ring'o . Ring'o ng'ato nya chielo gi moo tochame kamano . To be jok moko ohero ring'o mokete sup kaka neno ng'ani oketo sup yore gi ring'o yore , ring'o gi kuon yore. To ri ring'o mokete sup e ring'o mamit ahinya newach kikete sup sup no konyo e dend okonyo gik mang'eny. Taneno ka sup ni ochiel gi nyanya gi kitungu en sup moro maber. To be ring'o ng'ato nya tholo othola athola kasto kosetholo tochamo kotholo maber. Ng'at moro be ntie mohero mochwak ring'o mochwak achwaka tool e chumbi. Mano be en ga ring'o maber kichwako ring'o tiole chumbi tiola ola e moo be en ring'o maber omit ahinya jok mang'eny ohere. Koro chiemo ni inya chame eyore mopogore opogore.

Kae aneno mae en puoth nyanya taneno ka ng'at mano pidho nyanya ni obiro golo nyanya mosetegno machako chiek e puodho. Mondo oritgi mondo kik gikethre onego bed niya obiro pile mondo ong'igi newach nyanya en gima chiek pile. Kawuono kidhie puodho inyalo yudo kata ni adek ochiek kata samo samoro kidhi tinya koso to koro kata chieng' moro to onya dhi toyud kagite gichiek. To koweyo mok odhi onya dhi toyud ka moko osetop mang'eny otop . Koro onego bed ni ong'iyo gi saa ka saa mondo kik gitop kokia . To koyudo machako chiek togolo gi toketo gi kumoro mondo kosechiek maber tonya tero chiro kata en owuon onya tedo go. Enemo yiero gimotimo kata onya pogo jii nikech ntie jok moko ma ka gig ging'eny gi gik moko gipogo jii joka ma onge go to mano en ga tich maber ahinya.

Gi ma biro e pacha ka aneno tijni. Tijni en tij japuonj. Aneno ka japuonj achiel obet e diere nyithindo ang'wen, ariyo kuu gi ariyo kumoro. To aneno ka gin gi simbe. Tinde piny olokre sana olokre ainya ne wach ni ya, tinde nyithindo somo e simo japuonj be puonjo e simo to omiyo japuonj tich ma yot newach nyathi neno gik moko gi wange e simo miyo japuynj koro tich am yot japuonj ka obiro e klas to openjo gi apenja penjo to gi duoko to japuonj koro tije en puonjo gi ndiko gi somo. To be somo e simu ni noketho gik mangeny ne wach ni ya, nyithindo neno gik ma ok owinjore e simo koro ketho gi miyo gi timo gik moko ma ok owinjore. To be saa ma odich e simu no janyuoll ok ng'i kata ni nyathi ng'iyo ang'o kosemiye simo to ongeyo angeya ni nyathi somo. Kara nyathi neno gik ma ok owinjore e simo .Tich mar japuonj en tich moro ma ber ainya ne wach en ichule gi sirkal ka dwe orumo .Mano koro miye tich ma.

Tijni en tij tedo. Tij tedo en tich moro ma yot kuom jok moko to otek kuom jok moko. Koro luore gi ng'ato be ng'ato. Inya yudo ni ng'at moro neno ni tedo yot to jok moko neno ni tedo tek en tich moro ma tek. To an awuon ka ne atimo tijni mokuongo, tijni ne tek na to ka ne aseng'iyo go ne aneno ni en tich moro ma yot. To saa ma itedo nyaka ibed ni iler, iluoko lweti lewni mi irwako ler mondo kik i nini kik ichid chuny jok ma dhi chamo chiemo no ne wach koro ka in jatedo to irwako lewni ma olil mano ng'iso ang'isa ni chiemo mi itedo no dhi lil. Kasto be gik mi itede nyaka bet ma ler, ka ma itede nyaka bed ma ler ,kaka aneno ka ma jalni tede ok en ku ma ler to aneno ka otedo gi yien, yien aneno kata ka ok ng'eny ok gol kata ok liel mae miyo chiemo chiek mos .Ji nya rito chiemo ma ol, koro nyaka obed gi yiende machiegni ma saa ma mach thage to okudho akudha to chiemo no chiek piyo.

Aneno ka jogi gin e puodho taneno ka gi tee girwako angolo taneno ka gimako alot. Aneno ka mae en puoth alot , alot en gima ber ahinya ka ng'ato opidho . Sama ng'ato opidho alot kamae en owuon ok onyal nindo kech. Sama oonge gim gir chamo odhi e puodho tong'wedo alot to alot no emoloso en emonya yiero kochiele kata kochwake tochame kamano. To alot ni en alot mamit ahinya . Jii ohere to aneno ka ng'atni alode ge onyak maber ma ka ogolo gi agola e puodho ni onya tero ne jii e chiro kata onya uso ne otende madongodongo ma matedo chiemo. To mae miye pesa newach alot gi en owuon ok dang' ocham gi en owuon kende. Inya yudo ni samoro en kata gi gi nyithindo ariyo koro mano ok onya chamo gi kende newach moko bo kethore. Koro nyaka ousoo oasu moko . To tijni jok mang'eny ohero newach tijni nigi pesa to be ng'ato ok nya nindo kech.

Gik makelo mor maneno kae en niya aneno ka kawuono en chieng' chiro. Jii opong' e chiro ahinya taneno ka jii uso gik moko mopogore opogore. Inya yudo ni ntie ng'at mauso chiemo , ntie ng'at moro mauso lewni , jii uso gik moko mopgore opogore koro jii uso gik mopogore opogore. To be sama jok ma mopogore opogore romo kae to ging'ere to miyo jii be jii tudre sama jauso loso gi ng'ato miye ong'ere gi ng'at mouso ne no to mano kelo mor ahinya. To ka jal achiel maya kata piny maoko obiro nyiepo kae kelo mor ahinya kuom jok mauso go newach ng'at ma gineno ni ng'ato moro oya mabor mondo obi onyiew gik gi koro miyo gi miyo gi mor kasto be gimedo bet gi, bet gi chir mar uso.

Aneno ka jalni ni e puodho to opuro gi kwer, chal ni odoyo ne wacha aneno ka kuma oae ler chalni ni gik ma ok onego otwi e puodho ne otwi e puodho koro odoyo to chalni ni magi en alot ema opidho. To sa ma aneno ka ng'ato doyo ka mae miye miyo ng'at ma doyo japur ma doyo no miye teko ka oneno ka alode ma puodho go dhi ma ber miye chuny mar medo doyo ne wach gike twi ma ber. Kasto be doyo ng'ato nyaka doo puodho saa ma gik ma ok onego otwi e puodho otwi ne wach ka oweyo gi ma gi twi to aloit gik ma opidho e puodho go ok bi twi ma ber gik ma ok onego otwi e puodho ema dhi twi e puodho ma ber.

Aneno ka mae en puoth majan. To kit gini ma ahero en ni ya, majan puodho ne en puodho moro maduong to be ipidhe mangeny to jok mangeny ema biro pudhe e pudhe e puodho pile ka pile go kinyi kata be godhiambo luore gi sama japur oyiero to majan ni gi pesa mangeny ainya japur ma majan yudo pesa ne wach ouso ne kembe madongo dongo to be otende ma dongo dongo, chiro ma dongodongo to mano miye pesa ne wach mae be en puodho maduong to puodho ni en ok pure kata gi jopur en ipure gi dhok, ne wach japur ok nya puro puodho ma duong ni mano japur nya ol. Kata ka gin jopur piero ariyo ok gi nyal, ji ol ga. To be majan en gi moro ma yot pidho to otwi kuma koth ng'eny ok onyal twi kuma piny otwo. ka opidhe kuma piny otwo to odhi wang' mo otwo. Koro odwaro kuma koth chweye pile pile.

Chiemoni aneno ka mae en chapat gi oganda. To chapat gi oganda en ga chiemo mamit ahinya. Oganda konyo del omedo remo. Ng'at maonge remo onego obedni chamo oganda mang'eny mondo omede remo. To oganda gi chapat, ng'ato nyalo chamo chapat ochuno ni nyaka chiel to oganda ok ochuno ni nyaka chiele ng'ato nyalo chamo mana mochuak kamano to okete chumbi gi mo. O

Gima timore kae en niya, aneno ka jalni nie puodho to oting'o odheru to odheru moting'ono, aneno ka ogolo ang'ina moko oketo kanyo. To ang'ina sama ng'ato pidho ang'ina nyaka ong'e niya, ang'ina dwaro pi mang'eny to ang'ina nyaka ng'i pile pile newach ang'ina en gima ti gi piny, oti gi piny to be nyalo bedo ni koti gipiny to onyalo kethore gi piny kata onyalo kethore gi malo koro nyaka ng'iye. To onyalo ti maduong' kata onyalo ti maduong' luwore gi kaka japur opuro. To ang'ina en ga chiemo maber ahinya, alot. Ng'ato nyalo chame kokete kochwake gi pi to okete chumbi, to be ng'ato nyalo chiele gi nyanya gi mo. Koro luwore gi kaka ng'ato dwaro, kata be aneno kaka jok moko chame kaok otede kamano, girado arada to kichame konumu kamano, nyalo kayo kata iyi. Koro oloyo ng'ato otedi koro eka ocham.

Tich mar pidho niang' oselokore bang' kinde e aluorawa nikech niya, tinde jok mathis ema opidho niang' ok gin jok mang'eny. Niang' yudre kuonde mathis to niang' itiyogo loso kata iloso go gik mang'eny. Gik moko kaka skari iloso gi niang', kasto be skari en gimoro ma nengone ni malo-. Niang' be nengone ni malo. Niang' ng'ato nyalo chamo ka ogolo agola e puodho kamano. Ochamo, okonyo del pigeno pi maa kuomeno man gi skari okonyo del egik mang'eny ahinya. To tich mar pidho niang' en tich moro maber ahinya miyo ng'ato yudo pesane. To be ng'ani en be niang' mopidhogo en be onyalo chamo to be onyalo uso neji onyalo uso ne kembe kambi madongo dongo, kambi madongo dongo maloso sukari kaka Mumias. Ka ouso kuno to oyudo pesa.

Gima timore kae aneno ka jalni ogolo kitungu e puodho. Kitungu en gima tek pidho ahinya to emomiyo jok mathis ema pidhoga kitungu newach niya inyalo pidho kitungu to kata kapod owuok owang', ok otwi owang' awang'a mola kamano . Koro kitungu en gima tek pidho dwaro japur mong'eyo kaka ipidhe to ong'iye pile newach onyalo bedo ni opitho to kitungu odhi otop piny. Kas to aneno ka jalni ogolo kitungu e puodho to aneno ka kitungu gegi ne onyak maber. Chalni en ng'at moro mong'eyo pitho. En ja pur mong'eyo kaka puro gike to ong'iyo gike gi kaka ogolo newach aneno ka moko be oketo piny kucho to moko oting'o elwete. Magi onyalo yiero ni odhi otedgo kata odhi ous e chiro. Kouso e chiro to ber, onyalo yudo pesa maber to pesano nyalo konye egik mang'eny.